Gin kaka wuoche, odheru, gi alode kaka rabolo, avocado, machunga, bando, brocoli alot mar brocoli, kaachiel kod boxi.

Gini iluongo ni osuga e aluora kuma adakie. Kaka walose, entiere gi kothe kendo ng'ato dhi e puodho to ikuongo ipuro, kasto ikunyo bur, iketo mbolea mar dhiang' kata mar rombo kasto iketo kodhi, tiumo kasto iole pi. Bang' wik achiel, obiro wuok e bwo lowo kendo ibiro nene.

Nikech jatend piny owacho nitiere kae, kaachiel koda dhano mobedo piny to entiere gi auja e dhoge. eCitizen be ondiki e kor ot. Gima biro e pacha en ni jatend piny owacho puonjoji kaka ginyalo tiyo gi eCitizen e gige kaka SHA, gige kaka NSSF gi kata driving license.

Eee kendo ayie gi paroni nikech gige somo oseket mag ong'ue yamo oseket enengo oseket mayudore, nikech kata nyithindo mantiere e mbalariany, japuonj gi ma en lecturer ok ochuno ni nyaka bi e klas koro eka giyud notes 5cs6. Giyudo gigi e mbui eyo mar pdf, kendo ka gidhi e cybre to ok nengone tek ka buk manyien.

Onego olos weche mag sha, nikech wa chulo pesa, ing'ado wa pesa kendo dhi e account mar sha.to ki idhi e osiptal pod idwaro ni ichul pesa moko nikech akaunt mar sha no ok ti. to pesa ni to nitiere e iye kanyo. Koro onego olos weche mag sha go.

Kaluore gi gi ma aneno kae, laktar mar chiae twang'o chiae, mo oseyudo rem kendo dhano be obet ka rango gi ma laktar timo.

Nikech en chiemo ma miyo ji teko kendo omiyo ng'ato bedo gi afya ma ber to bende ka omiye nyathi to nyathi bedo ng'a ma pache liu kendo yude ok yot jok matin e ma pure to pidhe.

Mokuongo, ang'ise ni obed gi chiro ma kanyo kanyo nikech alode ggi gin gik ma kethore piyo piyo. Mar ariyo, ang'ise ni obedo ng'a ma ler kendo ng'a ma ong'eyo wuoyo gi jo wetene kamano onyalo yudo customers mang'eny.

Jogo modak Garissa ohero tiyo gi pesa wuon wuon, kendo gin ok gihero weche mag m-pesa kaluwore gi kaka aluora gi chalo. Yudo pesa wuon wuon kono yot moloyo yudo m- pesa

Amosi osiepna. Ageno ni idhi maber. Ngimani chalo nade? Jo dala dhi nade? Mama gi baba dhi nade ? Are walos mogik, tinde itimo ang'o?

Amosi nera, oo mos jatenda, ne atemo goyo simo ne nerwa ma dala to apo ka apo ka agoyo namba ni ki makosa, mos ahinya kendo akwayo ni ing'won na.

ee, nyasi mar graduation mar nyaminwa ne otimore tarik apar ga dek dwe mar apar gariyo higa mokalo embalariany mar kenyatta kendo dhano mangeny nowuok dala manobiro konyo nyaminwa bedo gi odiochieng maber, newatedo ,to ji nochiemo maji oyieng, ne wametho, kata jo kanisa bende noyworowa to negi lemo ne nyaminwa mondo oyud tich maber piyopiyo. nyaminwa ne omor kendo neogoyo ne ji tee giduto erokamano , jokmane obiro neno ni chiengno obet chieng maber

''Oyawre jatelo. Mokwongo mos kuom donjo tich modeko. Ne ok en hero na. Kanewabiro, ne wayudo ka nyamburko odhungore e ndara nikech wach mane ng'ato oyudo masira to ne apisa pok ochopo mondo okony weche gi eki. Koro ne ok anyal lor nikech ne pod an mabor gi kar tich. Agoyo erokamano kendo an gi geno ni gima chal kame ok nyal nuore.

eii osiepa amosi kendo aparo ni idhi maber, ndalo mangeny yawa , ibiro nyieo ango e chiro? ne ok apar kata ni wanyalo romo kodi lakini amor kuom romo kodi . chien iweyo dhi nade?

amosi ma, ee namanyo yoo madhi esikul miluongo ni Obuora, nonyisa ni en machiegni gi aluora niendi, inyalo siemo na yoo madhi kanyo? asai

oyaore jaduong, ichieo nade, an be achieo maber. ne adwa ni achop e duka mbele kae nyiewo sukari gi chak

amosi jatelo. nyoro ne inwacho wach moro ni ibiro ngadwa pesa moro ewi pesa mingadowa sani. inyalo miyo ange wachni eyo maler nikech neok awinje maber, erokamano

amosi, an iluonga ni Cyprose Otieno. pok waromo. in iluongi ni ngawa? oo, amor kuom neni kendo arwaki etich. aparo ni wabiro wuoyo mangeny mbele kanyo.

Akinyi yawa, amosi. ee idhi nade Akinyi. ndalo mathoth yawa, ambadhi maber. oo imbi biro e chiro? mano ber.

Tinde ioro pesa gi wuoyi e ne jonyuol mar nyako gin e ma tinde gi dhi gi ng'iewo dhiang' ma moro gi kaito wuoyi biro nyombo bang'e biro chiemo e wi dhoge go bang'e.

Ee dhi e pim ndalo ma ne ayach ne omiyo ng'eyo kaka nyathi ma dongo e iye chalo kendo miyo ong'eyo chiemo ma onego ocham ka nyathi kilo ne ni piny kata ka nyathi kilo ne ni ma sawa. Kata ka nitiere gi ma onego otim ma pok otimo, bang' ka miyo osekonyore bende, ber ka miyo ni medo mana dhi e osiptal nikech en mana laktar ema ong'eyo gi ma nya bedo ni timo nyathi kendo ongeyo ka nyathi dhi makare kata ka nyathi dwaro kony moko e yo ma moko.

Wabunge kelo chik e bunge. Isomo chikgino e bunge gi jatend bunge. Kasto, kanitie ,range kendo giwuoye wachni endi. Kasto jobunge dwogo to gajre e wach chik mane okel e bunge ni. Kagisegajore, to itero ne jatend piny kendo oketo sei kasto obedo chik.

Ber chalo kaka, lee gi ka onywol, to ng'ato medo yudo lee mang'eny. Kendo ka oliel lee gi to ous yiergigo, iyudo pesa manyalo konyi. Kendo lee gi miyo japur chak manono. Kendo chegegi kousi ne ng'ato, to japur yudo pesa. Kendo lee gi kousgi gin giwuon, japur pod yudo pesa. Kendo podi ka lee gi oyang',to japur yudo ring'o kuomgi.

Ma moko kuom gik ma osetimore e sha, en ni sani ka an ema akawo sha to nyathina obedo ma two, sha no ok nyal konyo nyathina kendo sani miyo ma pek ka odhi konyore, kadi mar sha konye en owuon ok kony nyathine e gi moro amora.

Mamoko kuom weche mosetimore en ni sani SHA kadi ni en mari in iwuon, ok inyal konyo nyathini kata watni moro amora, ngato ka ngato gi mare. Kata sani ka miyo odhi konyore e osiptal to kadi ne konye en owuon, kadi ne ok kony nyathine.

Kaka sani, kidhi e osiptal to nitiere SHA makonyi, koro ok ochuno ni nyaka ichul pesa nikech SHA biro konyi, kendo sani NTSA bende okelo e yo mayot nitiere portal ma ji nyalo apply godo drivers license. Ok ochuno ni nyaka idhi e afisgi kuma gintiere.

Mokwongo, nyaka obed gi simu maber kata laptop kata gi kompyuta. Mar ariyo, nyaka obed ni entiere gi data. Mano e kaka inyalo donjo e portal mar KRA. Mar adek, onego bedni intiere gi gik moko kaka email address gi nyingi kaachiel koda namba ni mar siri mabiro konyi donjo ei portal ni endi.

E gweng'wa inyalo yudo ni miyo kayach to oero chai, e ndalo moyache ni. Ka onyuolo nyathine, to nyathine bende nyalo ero chai. Iyudo ni miyo ka nigi mbanya, kendo miyo, kantiere gi yiewich mang'eny, inyalo yudo ni nyathine ma onyuolo bedgi mbanyane no kata yier wiye mang'enyno. Kamano e kaka kido iting'o. To to timbe, inyalo yudo kaka wawach ni, seche moko, miyo, jajuok, inyalo yudo ni timni, tim mar idoni nyathine monyuolo bende nyalo kawe

Lewni ma jopuonjre orwako kae ni kod nengo kendo kalembe ma gi tiyo godo bende ni kod nengo, kendo kombe ma gi bete bende ni kod nengo, kata buge ma gi ndike nitiere kod nengo. To kata aluora ku ma gi bede no ero nyocha oger gi pesa, ni kod nengo to kata gik ma ne otigo kuom gedo no bende nitiere kod nengo..

Mokwongo, en mar mosenindo jaduong' Chebukati mane lit miwuoro. Mar ariyo en goyo kura kata go ombulu ma itimo ga gi duond bura mar IEBC . Mar adek en ni ginyalo bet ni ging'iyo dwoko mar fwenyo jatend piny owacho.

Ong'ere ahinya nikech e weche mar ni nolokore kidi, kendo nikech wachni en ema ne en jatend Joluo kendo nokowo Joluo e dhawo mane gin godo kindgi gi kind jolang'o, kendo wachni tipone ema ne kuma tekone nitiere. Jolang'o nochung' tochuoyo tipone ma ema nonege.

Ee kidieny mar aluor kendo ma Wangari Maathae ne oneno ni higa ka higa ne ipidho yiende mondo mi dhano oyud ee oyud yweyo maler.

Jodongo mokuongo nyaka mosi kiromo kodgi. Mar ariyo, jaduong' ok nyal chung' malo to in ibedo. In kaka ng'ama tin emi ichung' ne jaduong' to jaduong' bet. Mar adek, kama jodongo wuoyo ok onego nyathi bende wuoye

Ee. Gisekawo okang' nikech sani giwuotho e udi ka udi ka gipenjo ka inyalo bedo gi nyathi kendo ka in gi nyathi to gipenji ka jochanjo osekalo. Lakini indiko mondo kik ginwore kamoro achiel, kindiko e wang' dhodi ni gisekalo kanyo. Koro ka jachenjo moro obiro to oneno ka ok ondik kanyo, to nyathi ywak ei kanyo, to odwong'o dhodi to oneno ni omiyo nyathino chenjo.